Gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa mũndũ athiaga gũcera, okona ũrĩa bũrũri wanyu ũhana, kĩrĩa gĩkoragwo thĩiniĩ wa bũrũri wanyu. Na gũkũ nĩ museum ya Nairobi, kũndũ gũkoragwo gwĩ gũthaka mũno. Kũndũ mũndũ ũthiaga, no ũthi na bamĩrĩ yaku, no mũthi mwĩ cukuru, no mũthi mwĩ gĩkundi, mũthi mũtwĩke a kwĩyonera maũndũ ma bũrũri ũrĩa makoragwo makĩhana. Na nĩ kũndũ gũthaka mũno biũ gũkũ tondũ indo irĩa citakoragwo mĩcii cikoragwo ciohetwo gũkũ. Koguo nĩ ũthiaga na ũgatuĩka wa gũthoma kĩrĩa kĩrĩ thĩiniĩ wa gũkũ museum ĩno ĩĩ gũkũ Nairobi. Koguo gũkũ nĩ Kenya, ũgathiĩ ũkona kĩrĩa gĩtũrigicĩirie, maũndũ marĩa mothe makoragwo gũkũ. Na ũgatuĩka wa gũthiĩ gũthoma na ũkainũka wĩ mũkenu. Koguo nĩ ũthiaga ũkũrĩtie meciria maku na ũgathiĩ nginya kũganĩra andũ arĩa angĩ ng'ano.

ĩno nĩ petrol station ya Shell na nĩ ĩtũteithagia, tondũ nĩyo ngari citũ cithiaga kũnyuĩra maguta, ndithũrũ ona maguta. Koguo nĩ ĩteithagia mũno ngari, ma rori, nicani, nginya ngari cia mũndũ kĩũmbe. Mũndũ athiaga akanyua haha, wenda kwongererwo ũiro no ho mũndũ athiaga. Na Shell thikũ ici kũratuĩka nĩyo ĩna bainda, tondũ marĩhi mao marĩ thĩ na nĩ mararora nginya customers ciao wega nĩguo kũratuĩka. Nginya ndithũrũ ya gũkũ Shell nĩ njega mũno, nĩguo kũratuĩka. Koguo rĩrĩa ndamĩona ũguo, nĩ ngũigwa ĩngenetie, tondũ andũ aingĩ nĩ maramĩgathĩrĩria mũno matereba, nĩ ũraigua makĩmĩgathĩrĩria. Tondũ nginya mũhuko wao nĩ ĩrorete o wega.

Ĩno nĩ ceceni ya tv ĩtagwo Citizen, kana ĩkorwo nĩ ya thimũ-inĩ ya Citizen Digital, nĩyo na ngĩmĩona ũguo, nĩ news ĩrenda gũtuĩka ya kũrehe, ĩtũrehere maũndũ mothe marĩa arĩa mathiaga gũtangatha, ma indo iria ciothe matuĩkire a kũmenya na kũrekondi, nĩcio rĩu marenda gũtuĩka a gũtuonia, matũĩre ũrĩa bũrũri watinda na mbere ũgĩthiĩ, ũrĩa maũndũ mahana, mĩtũrĩre ya andũ na ũrĩa nginya maica mahana gũkũ nja, kũguo rĩu nĩ news marehaga mohoro kuma kũndũ na kũndũ, o kũndũ guothe kaũntĩ-inĩ ciothe, makarehe ũrĩa gwatinda. Mũgatuĩka a kũmenya, gũkũ na kou kũngĩ-rĩ gũtuĩkĩte gwa kũhana atĩa. Kũguo nĩ mekaga wega, tondũ nĩ marehagĩra mũndũ updates nawe ũgatuĩka wa kũmenya ũrĩa kwanyu na kou kũngĩ ũrĩa gũtiganĩte. Akorwo harĩ kĩndũ kĩrĩ igũrũ gũkũ, kũrĩa no gĩkorwo kĩrĩ thĩ, kũguo no ũhote kũmenya ũrĩa ũngĩka nĩgetha ũtuĩke wa gũkinyĩra kĩu kĩngĩkorwo kĩ thĩ, kĩna cost ya thĩ ya mũhuko waku.

Ici nĩ ciana irĩ kĩrathi, na nĩgũthoma ngwĩciria irathoma, ikorwo cina mwarimũ, nĩgũthoma irathoma. Na thikũ ici nĩgũkĩte maũndũ maingĩ ma ndinjito, tondũ thikũ ici ciana cirathoma nginya na thimũ na tambureti cukuru, kwoguo ngwiciria to cio irathoma, tondũ thikũ ici ci na maũndũ maingĩ marĩa iratuĩka cia gũthoma maũndũ ma tekinoronjĩ nĩ mokĩte mũno maingĩ. Ko, nĩgũthoma irathoma, igathomithio ũhoro marĩ kĩrathi maybe nginya drama no makorwo magĩika o kũu kĩrathi kĩu, maũndũ rĩu ta mau ũguo.

Ĩno nĩ mbica ya bamĩrĩ ĩmwe, maroneka marũgamĩte nja wa nyũmba yao, magatuĩka a kũhũrwo mbica. Na mbica mahũrwo to gũkorwo harĩ ũndũ wĩho, kana mũndũ haha ũtarĩ wa bamĩrĩ ĩno yao marenda gũtũra maririkanaga, kana mũgeni ũgũkĩte mahũrwo mbica hamwe nake, matuĩke a kũririkanaga a kũmũririkanaga monaga mbica ĩno ĩ haha, tondũ mahũrĩtwo marĩ ngwĩciria nĩ mũthuri na mũtuia na ciana ciao, nĩkĩo matuĩkĩte a gũkorwo mahũrĩtwo mbica ĩno, matuĩke a kũmĩririkana, kana no mamĩoe na mamĩcurie handũ nyũmba ĩ ta kĩririkano.

Ĩno nĩ bengi. Na nĩ bengi ireĩta KCB Kenya Commercial Bank nĩ bengi njega mũno ĩno bengi ya KCB. Ndona ũũ kĩrĩa gĩũkaga mbere-inĩ ya meciria makwa, bengi ĩkonainie na mbeca na nĩkuo andũ mathiaga kũiga mbeca. Na mbeca ciaku ũkaigua cirĩ safe and secure gũkũ nĩkuo mũndũ athiaga kũiga. Koguo mũndũ athiaga akahingũra account ũgatuĩka wa gũikia mbeca ciaku bengi ĩno. Na no wũikie mbeca no ũrute na no ũhoe nginya rũni na ũgatuĩka wa kũheo rũni. Koguo kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ma mbere nĩ mbeca.